Ore pee adol naa, orkararae ele lotipikaki enkare, nepiki nkulukuok pa kikeni. Ore ake peikeni, neudiudi, nepiki irkeek aunie atua. Ah ore ena, kisidai oleng amu, mitoki naa kulo keek alau enkare. Amu, mitoki atum enaduo are natipikaki eneim meteleku kulo keek ake ook. Nimitoki, atoyu asioki. Na keeku ninye, mi tegemea enchan sapuk. Enkake bora metipika.

Ore peyie adol Kuna tokitin, naa kenyae, ee ore kulo naa irnganayio. irnganayio oshi kulo, oonyae.aa ore pee esha. nilo aun, naa kebulu aasioki. nisulaki tenipik enkulupuoni napir. amu keeku, kebulu aitaboraki, nitumoki oltungani. ainosa. tenakata naishaa. ekiesidain inranganyio tiatua osesen loltungani. naa keeta afia.

Ee ore pee adol ene, adolita ajo ewueji ene sidai netii irkeek, aa ore kulo keek tenaingor, ketiu anaa ilpotunoki. amu kipanga aitobiraki. ore sii pee adol kulo keek, naa kisidain amu irkeek kulo adoruk oleng naa kenyori. nenyoriu sii ene netii anaa Kuna kujit. etiu ake, anaa olobobi, ene tenaingor amu, ketii taa inkujit sidain oleng. kelio enaa ketaana ebayie ene enchan. naa kisidai ena oleng.

Ore peyie adol kuna naa inetipat oleng. Amuu impuka kuna. Aa ore kuna puka naa inoshi puka naaji impuka naanyori. Aa ore kuna adol ajo etipikako ana iltururi aa enkoitoi ena sudai oleng amuu keaku ore pee ebukoni enkare nemeitoki enaduo are aidapashari keaku enaduo gumoto ejing natii inaduo puka. Naa kelelek esia ekuna kupa teneaku iyata enkare naa keleeku ene amuu enkare enyorr oleng. Nipik olchani pee menya orkurto.

ore enkibelekenyata olaing'ang'e naa eretenkitaunoto edaa keeta enkibelekenyata sapuk oleng' aa ichere ore pee ibelekenya olaing'ang'ae naaji neeku meetae enchan, naa ore ina nitanyamal ilairemok loo idaikin oleng neya asara, aa tenetiii apa idakin naatii enkop naa mitoki niche abulu amu kelau naa enkare, ore enkop pooki natoyio naa mebulu edaa, naa kepej sii enkolong' sapuk idaikin.

Ore tanadol ena siai naa kadamu eunoto oomboosho. ore ene naa olchamba ele loomboosho orpayek etii mboosho echoto enye netii irpayek enchoto enye. Ore tipat ena bae kaitadamu nchere keisidai teneu iltunganak endaa toonkatitin pookin endaa naijio ena mpoosho orpayek amuu ninche oshi enyorri oleng naa ninche sii enyai tolosho lang neaku ore oltungani oirem ena daa metum

Ore ena naa erewata oompisai ee keigero taa are iropiyiani tolaini le Airtel. Ore siininye ilo aini ore oshi ilarin kumok ootulusoitie memegirai aaitumia aareyie mpisai ashuu tesia akeyie oropiyiani kake ore oshi taata netaa siininye ore olaini le airtel intumia siininye areyie iropiyiani. Ore oshi taata sidsi ninye oleng amuu indim aterewaki iropiyiani ilainini pooki. Aah taa safaricom arashu airtel. Ore enkai toki sidai naa meeta ninye eeeh transaction

Ore ena naa ilotorok. Adolita oltoroki egira awok ashuu anya ee maua ashuu aibibi imantapuka aitayu enkare. Ore ena keisidai oleng amuu tenenya ninche enkare neisadia pee etum ninche aitayu enaisho sapuk. Ore ena naaeitodolu ajo ketii ilotorok otii ashuu enkidong olootorok natii ake embata eine naa sidai oshi enkiremore oolotorok

Ore ena naa portal e Ecitizen, ene sirkali naa ore oshi ninye keitumia iltunganak lolosho le Kenya aasie ntokitin kumok oleng. Teneyieu oltungani neapply enkipande naa tenewuji eapply. Ore enkai ntokitin kumok akeyie naimu nkaik esirkali anaa Visa ashuu eeeh niyieu naaji neeta esiai niapply tesirkali naa keyieu niata portal e Ecitizen naa keitelelia oleng esiai tekenya tenkoitoi

ore ena naa egari esirikali kitok enational naitasheki esiai ICT ore ICT naa ena kisuma oo inkopuitani, neeku ore entoki nadamu tenadol ena gari ashu kuna tokitin enasiai eict naa enkisuma oo inkompuitani naa ilepa taata oleng tolosho lekenya, amu etayiolito iltung'anak esiai ekompuita neyiolou sii tipat ajo esiai enkiteng'ena naata iropiyiani.

Ore ena adolita ilarikok adolita oltungani ojilorlturur le ODM oji Wetangula egira angamu enkardasi ashuu satifiket naje einguaa ele likae tungani neaku enetipat ena. Tenkaraki ore oshisatipijet ashuu nkardasini akeyie teneishori oltungani aitarasaki neoshi empisha metodua pooki tungani naa keitodolu nchere ore esiai nasitai teine

ore ena naa enkiguran oo inkera kutiti esukul ore enaa sidai oleng' amu enetipat katukul kisidai tenisumi inkera tesukul naa kisidai sii ore etii inkera sukul aisuma, niteng'eni inkiguratin naa paasha amu ore tesukul naa keeta inkera kumok oleng' meeta enkerai nemeeta talanta ashu enkishooroto enye eetae enkera naaa ore enkishoroto enye naa empira oo ingejek ore enkae naa enketata ore enkae naa ena pira , naa kiteng'en oleng neret.

Ore ena naa entoki naji sia. Tenadol nanu ena iltung'anak kumok oobanji oosoto. Ore entoki naalotu indamunot, naa siasa, olsiasai ele, ebaiki naa orais ele oitutumo oshomo taun naje, neitutum naaji iltung'anak. Ore pee ening' iltung'anak ajo egira oltung'ani oje neisulaki orais alotu enkop enye neiput iltung'anak enkop aikonji, nejing'i naleng' ewueji nesotoi ainining' entoki nagira aliki tanaa keisidai.

Ore ena naa empisha naitodolu ntokitin napoito dukuya tolosho lekenya . Eji kadol ajo kesidai oleng ena amu ore enedukuya etii orngatuny wengari . Ore ina nitodolu ajo ore kenya naa olosho otii ntokitin sidan naingori anaa ngwesin , etii iltunganak okwetita . Kitodolu ao kerikito kenya tenkwetata .Ore enkae netii indaikin namiritae , neitodolu ajo keunisho tekenya .Ore enkae naa enkai sapuk nitodolu ajo kerikishoi .

Ore ena naa empisha nagira nkituak are amirakino ntokitin , etiu anaa iltai kulo iloshi lesolar loitumiay tonkangitie . Neku etii entasat nabo enkila siteti nagira amiraki enkae oltaa . Itodolu ajo kegira aliki tipat ashu kai ikoni tenepuoi aitumia eletaa .Ore kulo tai naa ore enkata nemetii ositima nintumia amu enkolong ake eyieu.

Ore entoki nadamu naa nchere ore ecitizen naa ewueji eonline esirkali naasieki ntokitin naa kiaply iltunganak irkasin ,niaply visa , enkipante , naa sidai amu ketumoyu irishat pookin .Ore enkae , kelo sii araka mishiliwa , itum ake entoki niyieu terishata niyieu . Ore enkae , ore sii data ino ashu orkilikwai naameeta enyamali naje , naji nai kepurori.

Ore ena naa ewueji ashu app naigurarieki enkipante ajuru . Tenegira naji oltungani aata ewueji nayieu nejing anaa naji keeta entumo sapuk etipat oleng ashu ingira aaply naji visa ashu good conduct naa kelo oshi neetae entoki naijo camera naya empisha enkipante ino peyiolouni ajo ee esipa taa ajo ore eletungani naa yie.

Ore ena naa entito nagira ainingisho. Ore enaa enidolita naa kegira atii darasa arashu entumo naje. Kegirae aitengen enaa enadolta tene , egira aibung enkalamu , neeta embuku paa kiger entoki pooki toki etipat naning . Ore esidano teniata oltungani entumo eyieu ake niata oltungani enkalamu tenebo embuku paa ore entoki sidai nitoningo ninger pemilo ake nikirikino inatoki nimikirikino ake toonkulie olongi.